Kore nkabila ena mali naa nkujitaa ana, enkujitaa pasture seed kore ninyee naa keisupat amu kore duake ninyee tiniwun telshampa linoo Kore peebaki ng'amata naa kodung'i nidung' duake nipik store inoo tanaa sii aitenyel Kore ng'amat enkolong' tanaa sii nalamei naa kisaidia peiyee inshoo suom inonoo naa keisidai taa oleng'.

Kore ntoki nadamu tanadol ana siai aa kore taa ana siai naa, agriculture aa eunotoo taa endakii naijo lpaeg onkulie dakii duake kumoo naunii teng'hoji naijo lpurkel ng'hojii nemeti nkaree aaku kore naasai naa ng'hai naji irrigation, ayau nkaree te ng'hojii noodo tanaa sii aturu taatua nkop neyaunii naa ng'hojii atua lshampaa peyie itum atipika yie akee.